taam kotore egosyeek chetian kosob olegilaal, ago nee neyoe kogagee sobeet. um aaah kerenyuun ak kobo tebutyo ni kotiyengee kebeberta negalalh iih ak kotiyengee koraa moeet netyaan neganyoor chichoton agooo biik chechang komara kalaal magateet nebo barak kotekeni, ibe kasarta negiteno asigosoob komii chito nee kalal kotook bendo kotiny bendo nonbo oriit, igeree ile kotekeni time neoo, neboo maybe egosyeek nebo wigiit agenge anan kot koiit wigisyeek somook oliino, kerenyuun koo tiengee olegalalda chito ago asigogagee sobeet en chito koo tiengee health issues nolee health issues, um aaah borto nguung eleribtoii gee, omitwogiik cheome um aaah ak koraa nyolu iyoee exercise abokoraa kotoreti chito kogagee sobeet.

Tos ikere kounee ng'alek ab ngelelik en Kenya um chito ne ngeleliot ko chito nebistoen ng'otutiet ne kokikon, memoche iyai kit nekakimwoun imoche iyai kit nengen inyeken oh ingen ile kioton non iyoe komachamdaat ana imuch kochamdaat inee lakini iyoe en ngelelnotet, biik alak kolenen sikeswechin ko biik alak koyoe asikobit kokochi nin ngo nin kokiyochin kokas king'wan ako en Kenya ko chang ngelelik, kikere biik bistoen wendii ake kong'olole tuguk chemochoton yoe tuguk chemochoton chutyin serkali mokosibi tuguk yani tetutik chekakikon kele nyolu kisip ako atepto neunoton oh komakararan ako nyolu kikochi biik cheu choton kerkong'et sikobit kosto ana ko kostoengee kioton nesamis